Ore ta naaji ara olamirani lo sinkirr, ore enalaiko pe inyang'u iltung'anak isinkirr, naa kalaaliki dupoto naata sinkirr. Tenkitanyanyukoto, ore isinkirr na keyau enkishiunoto to oltung'ani nai oata ilmbaa. Neeku ore nai oltung'ani oata orbae tiang', najoki ua ele sinkirri lai amu ore pe elo ele tung'ani anya na ketum enishiunoto tesiokinoto. Ore si ebae eare, tenijo aing'or iropiyiani nainyang'unyeki osinkirri, na kelelek alang' iropiyiani ninyang'unye enkiring'o enkiteng'. Neeku kaliki nai ajoki, kuna osinkirri elelek enkinyang'unoto alang' enkiring'o enkiteng'. Naidip taa.

Ore taa mbarakinot naatipikaki pee peyie eret olosho neisaidia aitayu empurrore oonkishu, naa kaidim naaji atejo nabo naa tenkitanyaanyukoto eyawutua serkali neikarraa ng'uesi toolchambai naaji laijo kuna parks. Ore sii eniare, eiteng'enaki iltung'anak dupoto peetoni iltung'anak teseriani, megira aapuo naaji aang'eliki ele osho olikai. Neeku ntokitin naaji naijo nena etipikaki peetumoki aashom aisaidia iltung'anak neiboori sii empurrore oontokitin.

Asii, ore taa tenajo nanu aing'orr ore eunoto e Cassava naa ketii naji abori alang' eunoto oonkuashen naamelok. Tenijo aing'orr ore nkuashen naamelok, etayiolito iltung'anak tenkumoi naa endaa ena naa keidim oltung'ani atupudaki shaai enkakenya, naai naa keibung' enkoshoke, neeku tenijo duakeyie aing'orr tendorrop, ore nkuashen naamelok naa keeta ninche naai enkidimata peinyang'uni alang' Cassava.

Karibu olainyang'ani lai lolduka, lenaake. Amaa taata tenoolong', kainyoo taata alo amiraki? Neeku kajo karibu enaake, lelo olduka lai, na ketii intokiting' kumok. Neeku mayiolo ajo kanyioo taata iyieu nalo amiraki tenoolong'.

ore isipitalini kutitik negira aajuru inchere, enoto pooking'ae ebaare tosupuko eimu inkoitoi kumok, ore naaji te nkitanyaankoto, ore kulo dakitarini oosisho te kuna sipitalini kutitik, kepuo osupuko, egira aabaiki iltung'anak too nkang'itie neyakikisha ajo ore kulo tung'anak nenotito ebata. ore sii kuna sipitalini kutiti, inepu ajo atua ele supuko etii, neeku ketumoki iltung'anak losupuko aatabaiki te ntaani o teleleki, neeku ore sipitalini kututik etereto iltung'ana losupuko, menoto ebaata tesiokinoto.

Ore taa entumoto oo sipitali te murua natii kesipa kei ikutik taa eton etii abori oleng, ake tenajo aing`or ore sirkali ena rishata egira taa doi aanyokinyok akeyie, o iltung`anak maate. Kegira iltung`anak taata aaponu aashet isipitalini enje openy egira ninche aitudupaa biasharani enje kake egira sii aapuo aadumu iltung`nak netumoki aayau embaata o nkibelekenyata oo tolosho, niaku tenijo aing`or kegira taata isipitalini aponari temurua natii alang tiapa, kake eton ake aa kutik.

Ore taa te nanu naa kaajo account naikeenoo iropiyani naata dupoto to oltungani le (biashara amuu, nabo ore oltugani le biashara tenetum iropiyani enyenak ee faida naa kidim aibung'a nepik kuna acount naikenoo naa ore te mwisho erishata naje kelelek epoi aponiki nena ropiyiani nepoi aponiki nena ropiyiani enyenak ekiti faida, ore sii eniare meitoki aikwetiki naduoo ropiyiani aitayu ashomo naai aitumiaa to nkoitoii neme naai ne biashara, matejo naai nelo naai alo anya, neeku tenajo nanu aing'orr te dorop naah, kore account naikenoo naa ninye esidai alang accont nashumieki

ekesipa ore taa nanu tenajo aing'orr na keeta ekiremore yapa duopoto alang ene kuna olongi, eeh ore embae ee dukuya naa ore tiapa naa meitumia iltungana ilkieek , meteleku entulungumi apa oo nkishu duoo naai itumiae ashu oo ntare tekitanyaanyukoto, ninche apa epik ninche imukuntani , neeku ore rotuba yeapa naa kengira ninche ai conserve eimu nena oitoii , ore tena rishashta te nijo aigorr kegirae aitumia ilkieek sii aitoki laa eyaatua imoyiaritin kumok, aah tenepoi aaosh kulo kieek imukuntani neyaa naaji enkijape nepuo aadumaki iltugana imoyiarin naaijo orkirobi, nepuo naa apuo aitadoyio biotisho oo seseni ooltugana , neeku tenajo aigorr te dorop ore ekiremore ya apa naa kisidai alang ene kuna olong'i.

Ore nkopisini ee serkali natijing'a det, eeh atijinga anaa Huduma Center agiraa apa alo apply HELB, neeku atijing'a anaa ina ofice agira aigoru ina toki , ore sii ee niare , atijinga apa ailong ofice ee Chief, agira alo aing'oru signature lenye te nkaraki bursary apa nikingira ai apply orbungei, atijing'a sii ofice orbungei apa agira alo agoru bursary enye naautaki ninye ajo e link eishoru nalo naa aing'oru naa chief patumoki atipikaki ormuhuri paatumoki ashomo anoto bursary.

Epae kanyor ainining'o ilomon tenkutuk ai. Amu ore embae edukuya, naa kemelok enkutuk ormaasai aisul duo tenitum kulo tung'anak kituak, egira airo eitumia idung'et erashe, onkulie tokiting' kumok nayiolo ashomo atukusie enkutuk enye. Ore si eniare, kelelek enkutuk ai alang' tenaitoki alo ainining' inkulie kutukie. Neeku kadup kimaasai, nai tedorrop alang' inkulie kutukie. Neeku ninye nai atumie ormessage alang' enaapoi aaliki tiai kutuk.

ketii ilomon oipirta siasa tenkitanyaanyukoto enaa kuna shapatini apailong naayawua orais egira keyau emashini nalotu aitobiraki iltunganak inchapatini ore sii eniare eetai ena coalition apailong nagirai ajo kegirai aitayu kuna oomatha karua neeku keikumok ilomon oipirta ilomon le siasa kianyita sii meitakini iyiok IBCE etii ilo siwuo lesiasa akeyie esapuk tenkop.

ore technology ena rishata neyawua enkibelekenyata toodarasani ena rishata too nkoitoi kumok. ore ene dukuya eiteleliaa taata enkisuma amu, eetae ta ena online learning naa iddim oltung'ani atijing'a darasa ata itii enkaji ino, netii olikae enenye, mme lasima duo pee ipuonunu aatumo te darsa ashu te wueji nebo pee itumokiki aaitwru enkisuma. ore sii ebaye yiare eyawua technology ena rishata eleleki oleng toodarasani ena rishata amu idim oltung'ani ataasa research te wueji nitii, nitumoki anoto ena toki nigira aing'oru ime duo lasima pee iyata ormalimui likigira arikoo tenewueji, pee itumoki ashomo anoto duo entoki niyieu, neeku ore tedorop, eyawua technology eretoto sapuk oleng too darasani ena rishata.

Ore lomon oingwaa inkwapi, sapuki olkerenke. Naaningo taata naa ilomon laijo kula apaelong, le Trump ele president oo lamerekani. Egira aapuo atumo orais ele apaa leinakop e ukraine naa ijo apa ketu etumokino egira apa ilo rais lee america aiguraki osotua enakop Erashia tenebo oo Ukraine tenkaraki olarabbal dii akeyie otijing'a too larin otulosoitie. Eetai sii lomon kulo le Sudan, oogira taata aara akeyie dii neaku ijo ketii lelo arabali lelo oningo oleng.

Ore ministry naata esiai sapuk tele ari naa kajo ministry e biotisho, tenkaraki doi akeyiyie moyiaritin kumok naatupukutuo netaa ninye kitii moyiaritin nemeeta baata niaku ijo doi akeyie yie kenoto ina ministry changamoto te sapuko. Eeta sii dii irropiyiani oo iltung`anak teina ministry ijo ketobiko aatum akeyie challenge eetae ena SHA ashu NHIF akeyie naa enoto akeyie eng`oloto aisula tena rishata eisul tena sirkali nikiata ore te dorrop ore ina ministry keeta esiai sapuk naa kegira aimaa egolikinoto.